En ireyu akere minsetab ndimo ako minsetab ndimo konomen kokakitutan en kapeti yekakekany korut en kapeti tenderek kisipto kitende seleloko yekokinde selelok keriprip takoechekitun kiteno kosir kiwango kiten nekonemunen kapeti yekokeker kele kakwam kisipto kemin en mbar ketematem mbar komengekitun kounon akepalat keringonik akindo nafasi en keringet aketugul kikwae kelndo agengek ak kemi ake kikwa kelndo agengek kemi ake, kikwa kelndo agengek kemi ake kounon akinoko beek aketugul takoechekitu akeripe en tiong'ik akepite akerichek.

En ireyuu okeree nekikondoitetab Kenya, inendet ko kii kikuren Uhuru Kenyatta, kindochi emetab Kenya kenyishek taman, akee en ireyuu ko okeree osikorindet, kasitab osikorindet ko koriib kaliet, koriib amabit kii aketukul en elee ko kiyoen boishet aketukul kouu en ireyuu ko kokichobe oratinwek ko imuuch ko kokiribe kondoindet nekibo Kenya en ireyuu.